Luoko geche mondo ayud pesa en tich maber ahinya kuonde ma jogeche ng'eny. To anto ka anyiew gacha awuon to ok anyal tero mondo ng'at moro ema oluokna, abro luoke mana e dalana ka an gi pi

P. L. O. Lumunba en jalno ma osomo kabisa kendo ong'ere kaka ohero dhumo dho ngere gi kaka en ja okil kamaloka ma ng'ado bura kendo ohero weche mag Afrika te biro kanyakla.

Tij puro e puothe madongo chakore gi pidho kodhi, ae to bang'e, ka kodhi osedongo matin ikomo. Bang' komo ekokabang'e idhi pon olewo ka osechiek.

Ndalo moko kitiyo to jodongo ma kumitiye nyalo luongo bura. To kubede e bura ni, seche moko imiyou gik moko kaka pi munyalo madho seche ma udhi mbele wuoyo, mondo bura odhi maber, ji kik bed gi kech ka gin e bura.

E ndalo machiegni, ji mang'eny osewuok ka gitemo konyo anyuola mag jo ma odhier. To yo achiel magitemo timo mae en ng'iewo chiemo kata tedo chiemo kasto gitero e sikunde, kata kuonde ma nyithindo maaye e anyaola ma odhier gi odake. Kendo ka gitero chiemo ni gimiyogi kasto gi chamo mondo okonygi. Nikech ok ginyal ng'iewo chiemo go kata jonyuol gi odhier oknyal ng'iewo chiemo go.

Anyuola mar Masai ong'ere e piny ngima kendo ndalo mang'eny jo mamoko maaye pinje mang'eny biro pinywa mar Kenya mondo onegi nikech ji ohero kaka girwakore gi kaka gichikore kendo gibiro mondo gine magi mondo omorgi. Koro gibiro limbe mondo omorgi ka gineno jo Masai gi